Kang'asa apik en'daa isaanini, kang'asa aomonoki end'aa, naigil apik isaanini, napik emisa peyie atumoki aiserver iltung'anak, naituku iltung'anak inkaik, naisho iltung'anak meinosa ina daa